Mama ni kata nyakoni iye kayo, nyalo bedo ni ochamo gima ok onego obedo ni ochamo, mano achiel ma iluongo ni food poisoning kata nyalo bedo ni en gi ulcers mano acidity mar ich emomiyo koro iye kaye, kata nyalo bedo ni en tie menstrual circle, odhi e dwe, mano bende nyalo kelo ich kach, to kako mako iye bund iyeno nyiso ni gimora mora matimre iyeno lit ahinya kendo ok miye thuolo mar yweyo maber kata mar bet maber gi kwe. nyiso ni nyaka omany yath kata omany kaka onya punguza kata onya golo pain mowinjo sanino.

Ma endi ka angiyo to apao ni en royal media services .Royal media services gin chanels ma opogore opogore mag TV kendo mag redio ma itango modo ji ong'i go kata ji onee. Otingo vipindi kata programs ma opogore opogore kendo mag tv to kendo mag redio ma ji neno. Nyaka nekel program gi kata royal media services osebedo ka konyo ji mangeny ainya nikech gogo matimre e sirkal kata ma timre e kenya kae to kata gi pinje ma oko bende .Inyalo neno kata e tv kata bende inyalo winjo e redio. Miyo ingeyo gik ma timre e oko mar kenya kata e kenya kae.

Pichani to kaneno magi gin joma ng'anyo kata joma nitiere e mandamano. Picha mabiro e pacha en ni mandamano niga gi berne kendo gi rachne. Lakini rach ne ng'eny ahinya. Nikech ka ji andamana moko tiyo gi thuolono mondogi kwal gik ji, giketh gik ji to kendo giketh kwe matiere e piny kata e sirkal. To seche moko bende mandamano ber nikech sirkal ng'eyo ni nitiere gik magitimo maji ok omor go lakini thothgi itiyo go e timo gik maricho kaka crimes kata ketho gik moko mag ji. King'iyo mandamano mosebedo katimore ahinya e Kenya kae, gik mang'eny osekethi, ji bende oseneg mang'eny ka idwaro ni mondo gibed gi kwe. Emomiyo mandamanoni nigi berne ndio, to seche moko rach ne bende ng'eny ahinya. Emomiyo kaji dwaro mondo owinjgi gi sirikal onego obed ni gitimo peaceful demonstration

Tielogi okuot ahinya to kendo nyaka bedi lit, maendi nyalo bedo i ng'ani tuwo kata en gi rem mang'eny mar tielo. Nitie tuoche mang'eny mamiyo ng'ato tiende kuot kamao to bende en gima lit ahinya. gini e kata tuoni nyalo miyo ng'ato yudo tek, obedo gi changamoto mar wuotho nikech ka tiendi okuot kamano, tek mondo iwuothi kia kamoro achiel kidhi kamoro kendo mopogore kendo.